aa enetipat oleng ena bae, naasita ena mama, amu egira aitoti enkerai enye, aisho yoghurt naa ore yoghurt aisidai oleng amu eisho enkerai afia sidai oleng neitubulu.

ore taa naaji enaiko nanu pee aisum oltungani pee eyiolou, esiai ena simu. naa najoki. ore pee iyieu nireu iropiyiani, nirony ene wueji edukuya, naigero send money najoki tipika inamba oltungani matejo oyieu duo nerewaki, naitoki ajooki metipika .pin e mpesa, neikunari nejia, ometerewa inaduoo ropiyiani naayieu.